Kahĩĩ ka mĩaka ta ikũmi gakoretwo thibitarĩ matukũ maigana ona, na mathaa ma ranji makinya goka gũcererwo nĩ baba wao na mama wao. Kauga tondũ thibitarĩ no gũkoma na gũthondekwo, gacenjie handũ ha gũikara, gaikare gĩtĩ-inĩ nao mama wao na baba wao mauga ma kahe ng'ano cia gũthekania nĩguo kariganĩrwo ge thibitarĩ na kahote kũrĩa.

Mũndũ athiĩ thibitarĩ e mũrwaru, he bata athimwo pressure nĩguo mamenye kana nĩyo ĩratũma akorwo e mũrwaru. Tondũ pressure ĩngĩthiĩ igũrũ mũno kana ĩthiĩ thĩ mũno, mũoyo wake no ũkorwo wĩ hatĩkainĩ, na ningĩ mũndũ ena pressure ndagĩtarĩ nĩakũmenya ũrĩa agĩrĩirwo nĩ kũmũrigita, tondũ andũ a pressure kwĩ ndawa mataagĩrĩirwo nĩ kũnyua na matiagĩrĩirwo nĩ gũthĩnjwo pressure yao ĩ igũrũ mũno kana ĩ thĩ mũno, tondũ nomage gũũkĩra.